No ũcere Masai Mara na wĩrorere nyamũ na no ũthiĩ mwena wa Diani kũrĩa Mombatha nakuo no wone maaĩ na no ũcere mwena wa Nairobi kũrĩa ũngĩthiĩ wone indo ta nyamũ ta mĩrũthi o na wone wambũi mũcora na nyamũ ingĩ nyingĩ thĩiniĩ wa Nairobi.

No ũcere wone Joy Adamsom Museum kũrĩa ũngĩthoma ũhoro wa mũtũrĩre wake na mawĩra marĩa arutaga na no ũcere kũrĩa, National park kũrĩa ũngĩthiĩ wone nyoni na ũcoke ũthiĩ ũcere Hells Gate kũrĩa gũkoragwo na maũndũ ma mwanya na kũrĩa ũngĩthiĩ wone nyamũ.

Ũngĩrega kwĩmenyerera mwĩrĩ waku, rĩu nĩ kũonania atĩ ndũrĩ na ũtũro ũngĩhota gũtũra thĩinĩ wa mũhuro ũyũ wa riũa. No ũngĩgitĩrithia mũtũrĩre wa gũtũra gũkũ thĩ, ũkarĩaga wega, ũkeemenyerera, ukaregaga , o na ũgĩthiĩ na nduma ũgakorwo wĩgitĩire. Rĩrĩa ũgũikara maica macio, nĩ ũkũonekana atĩ nĩ ũgũtũra maica mega na ũtũre matukũ marĩa Ngai akũhete. No ũngĩrega kwĩgitĩra, rĩngĩ o na ũgathiaga barabara ũrũ, ũkũringwo nĩ ngari na ũkue na mũtũrĩre waku ũtuĩke wa gũthira. Rĩu nĩkĩo mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩrora maica make, o na kwĩmenyerera. Ta rĩu mĩrimũ ĩrĩa yumĩrĩte, ũkeemenyerera ndũkakĩrware nĩgetha mũtũrĩre wakũ ũkorwo wĩ mwega.

Ndĩrona tarĩ mwanake wĩ mũtitũ na aigua heho, na akia mwaki to nĩ ũrona haha nĩ ndogo, na nĩ ũrona thutha wake nĩ gũtuku, aigua heho akia mwaki na nĩgetha agĩote. Ndĩrona nĩ mwanake mũnini na ũngĩrora kũrĩa mbere nĩ ũkũona atĩ kwina tũmatawa kwoguo nĩ gũtumanu. Ũndũ ũcio rĩu mwanake ũyũ nĩ mwaki eyakĩria, rĩngĩ, akĩhehũke tondũ wa heho ĩrĩ arakĩigua. Na nĩũrona nĩ ta handũ mũtitũ-inĩ no ũgacoka ũkona taũni ndĩrĩ haraihu kuumagia haha.

Ici nĩ nyama. Ndarĩkia kũgũra mbucĩrĩ, njũkaga ngamĩthambia. Na tondũ nĩ ĩkoragwo na maaĩ marĩa ũkoragwo ũthambĩtie namo, ngamĩigĩrĩra riko, ngareka itherũke. Ciakuhĩrĩria kũhũa maaĩ ngeekĩra gacumbĩ, ngakunĩka, cigatherũka. Ciarĩkia gũtherũka, ngatinangia gĩtungũrũ, ngatinangia nyanya, ngaamba gũcionoria. Ngeekĩra gĩtũngũrũ na maguta, ngacoka ngeekĩra nyanya. Ciahĩa nyama ici tondũ nĩ igũtherũkĩte, o na ikahĩa, ngaciitĩrĩra tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ ngoragwo njetereire ciniare maaĩ mothe. Ngauruga, ngakĩrĩa.

Rĩrĩ nĩ iria rĩigĩtwo iria rĩa kĩmata, na nĩ rĩkoragwo rĩrĩ ega mũno, na rĩrĩa ũkũnyua noũrĩanĩrie na ngima, ona rĩngĩ ũmĩte na mũgũnda, ũke wĩkĩre gĩkombe nĩ iria rĩkoragwo rĩna ũteithio mũingĩ mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ, ningĩ handũ hakũnyua iria rĩtarĩ rĩgagatie kuma kwĩ ng'ombe nĩ kaba ũrĩrindĩte, warĩrinda rĩgathondeka mala ũrĩigĩte gabũthũ-inĩ gaka, rĩu no karia gaku ũgũtahia ũgekĩra, angĩkorwo nĩ wĩkĩraga cukari ũgekĩra no ũkĩnyua mũkanyua wega na famĩ na mũciĩ waku na ciana ciaku na igakũra ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Nyonaga, maya nĩ makoro maũnũrĩtwo, makĩrutwo irio cia andũ iharĩrĩirio. Tondũ nĩ ũrona ici nĩ waru igũthigĩtwo, o na mboga igũkeretwo, na makoro macio magacoka magooka kũhũthĩka kũrĩithia mbũri. Ũkona maya nĩ matunda maũnũre. Thutha wa kũũnũrwo, mateithia andũ, nayo mbũri ĩgateithĩkĩra hau, kũmarĩa. Makoro maya makoragwo marogotetwo kuuma ndũnyũ kana kuuma kũrĩ mũciĩ wa mũndũ aharĩrĩirie indo ciake.

Ndona ũũ nyonaga mũgũri wa ngari ĩno, agũraga ĩmũkuage kana ĩkuage indo iria cingĩiganĩra thiĩnĩ wa ngari yake. No rĩu athiĩte agathĩna, akona handũ ha gũkombora pickup, akahũthĩra ngari ĩno yake na njĩra ĩtarĩ njega to nĩ ũrona abokerete mahuti nginya marĩa mangĩ akaiga igũrũ. Rĩu o na ũkona ngari ĩno ĩraruta wĩra ũtarĩ wayo na nĩ kũmĩthũkia. O na handũ angĩrĩhire mbeca icio akombore ngari kana bunda, ĩmũkuĩre mahuti maya. Rĩu athũkĩtie ngari yake, na rĩu o na ngari ĩno ĩgakorwo ĩraruta wĩra ũrĩa ũtaagĩrĩire tondũ wĩra ũyũ tigwo wayo.

Ũndũ ũyũ ũrabatarania ũkorwo wĩna mbeca, tondũ ũyũ nĩ mũndũ wũigĩte mbiacara ya kwendia nyama, na nĩ ũgũgĩbatara ũkorwo wĩna mbeca cia gũthiĩ kũgũra mbũri na ũcoke ũkorwo wĩna mbeca cia gũkĩandĩka andũ na nĩgetha magũteithie wĩra ũyũ. Na nĩ gũgũgĩbatarania indo cia gũtinia nyama, o na ratiri ya gũthima, o na kũndũ gwa gũcurĩrio, o na kũndũ kũrĩa ũngĩgĩciiga cingĩkorwo irĩ nyingĩ. Na rĩngĩ o hau, no gũgũbatarania ũkorwo ũkĩĩhokete arĩa mũkũrutithania nao wĩra nĩgetha mũtikagiane wĩra-inĩ ũcio.

Nĩ twendete mũno kũrĩa mbembe cia mĩtungo twĩna ciana ciitũ. Na rĩrĩa kwanja gwakoragwo gũkiura nĩ twahandaga, mami nĩ ahandaga mbembe. Na rĩu kũmenya atĩ nĩ ikũrire twathiaga na ciana ciitũ tũkaina. Na nĩ ngũririkana atĩ hĩndĩ ĩrĩa macinire mbembe, twacinaga tũrĩ ithuothe no gwakinya ihinda rĩa kũrĩa, mũrũ wa maitũ na mwarĩ wa maitũ, makĩgutha mũndũ, makĩoya mũndũ o yake niĩ ngĩtigwo ndirĩ. Ndamera mathandũrĩre magathandũra o mũndũ twĩrĩ, nao makarĩa iria nyingĩ.

Harĩ bata gũtwara mbũri ĩkarĩe ona ũmĩohete, na nĩgetha ũkahũthia maũndũ tondũ rĩrĩa ĩna mũkwa ona ũngĩmĩrekia kũmĩnyita nĩ raithi nĩgetha ũmĩinũkie. Tondũ nĩ ũrona rũrũ nĩ ta rũriĩ mũrĩmi ũyũ amĩtwarĩte ĩrĩe nĩgetha acoke amĩinũkie. Na rĩrĩa ĩkũrĩa hatirĩ hathara ũngĩona tondũ we nĩwe ũrerĩithĩria. Na werĩithĩria, mathaa maku makinya makwenda kũinũkia ngondu no kũmĩinũkia ũngĩmĩinũkia. Nĩ ũguo nĩ wega gũkorũo wohete mbũri na mũkwa. Tondũ nĩ wega, tondũ nĩ ũkũhũthia ũhoro wa gũtinda mũgĩtengerania nayo.

Nĩnyendete gũthondeka kahũa, na ndathondeka kahũa nĩyuaga o ngĩkoma nĩ tondũ nĩnjiguaga gokĩrĩa hakiri na harĩa hakiri ciakwa cigũtindĩte i nogu igokĩra. Nĩngĩ nĩnyendete kũnyua hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na heho tondũ wĩiguaga mwĩrĩ waku nĩ wagĩa rugarĩ o na hĩndĩ ĩrĩa gũkuura nĩwĩiguaga mwĩrĩ wakũ nĩwacanjamũka na ũkaigua he na ũndũ kahũa ka u gateithia mũĩrĩ waku, na ũgacoka ũkaigua mũĩrĩ waku nĩwacanjamũka ti taũrĩa ũkũhana kũiguaga kũnogerera.

Rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ rũkoragwo rũthiũrũrũkĩte bũrũri wothe nĩũgwo nĩmakoragwo gĩcigo gĩkĩ kĩa Rift Valley na mera nĩikoragwo gĩcigo gĩkĩ kĩa Rift Valley o na baruhia tondũ nĩ kuo makoragwo maciarĩirwo, na no ũgũthiĩ wone kũrĩ o na kabira ingĩ cirĩ o kũu o na okorwo ti nyingĩ cirĩ okũu gĩcigo gĩkĩ kĩa Rift Valley. No mũno mũno ni ndũrĩrĩ cia njaruo na ndũrĩrĩ cia baruhia nĩ tondũ kũu nĩkuo makoragwo maciarĩirwo, rĩu makĩrĩ aingĩ na gĩkĩro kĩnene.

Ndĩrona ici nĩ nyama cia mbũri, cirĩkĩtie gũthĩnjwo, na cikarehwo kũrĩa ciagĩrĩire nĩ kwenderio, na nĩkĩo nĩ ũrona nĩtahĩndĩ ciauma gĩthĩnjĩro tondũ ũngĩrora hau thĩ haitĩkangĩte thakame, na nĩ ũkwona atĩ rĩũ ici , nĩ irĩkĩtie kũrutĩrwo, nĩ irĩkĩtie kũrutwo ngothi na rĩu ũndũ ũrĩa ũtigarĩte, no gũcurio icurĩtio nĩgetha, ciendio na mũrĩmi ũyũ atuĩke wa kwĩgĩra na mbeca, kũringana na ũrĩa agĩthĩnjĩte mbũri nyingĩ.

Ici nĩ ndare na thiaga mũgũnda ngacitua ngoka ngacithambia. Ndacithambia ngamba ngacigĩrĩra gathani-inĩ nĩgetha maĩ macio maniare. Ngacoka ngoya ngaikia kanua ngamumunya ngaruta kabegũ ngate, ngarĩa ngaigua wega. Na nĩ iteithagia kuongerera thakame. Kana ũndũ ũcio ũngĩ, ngoya ngathambia, ngacoka ngoya kahiũ ngonũra mũnũro ngacokia ngaikia rĩu gatunda kau kangĩ kanua ngarĩa ngaigua cama.

Niĩ nyumĩte rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ, na ndĩ Mũmbũi wa mbarĩ ya Marigũ na gwĩtũ nĩ Kiambu, Kĩambu gĩa Gĩthũngũri na nyumĩte itũra rĩa Gĩthĩga, na kũrĩa tũikaraga gwĩtagwo Mũngũ. Nĩũndũ ũcio niĩ ndĩ Mũmbũi wa mbarĩ ya Marigũ.

Nĩ njaragia na rũthiomi rũrĩa ndaciarĩrwo nĩ mami witũ naruo, na nĩ ruo rũrũ ndĩraria, rwa ũgĩkũyũ, nĩ tondũ ndĩ mũgĩkũyũ, na mami witũ ndandekĩrĩirie, nĩa ndwarire thukuru, na nĩ njaragia rũthiomi rwa gĩthwaĩri na ngaria wega, na nĩ njũkaga ngaria rũthiomi rũngĩ rwa kĩjaruo nĩ tondũ nĩ jikaranĩtie na jaruo na nĩ njokaga ngaria na rũthiomi rwa gĩthũngu nĩ tondũ mami witũ nĩ anduarirĩ thukuru na ngĩthoma na rĩu no njarie nacio wega.

Mũini ũcio etagwo Otieno, na ainĩte rwĩmbo rũinagwo atĩ rĩrĩ, ''Kanungo kanungo kanungo kanungo eteko, kanungo kanungo kanungo kanungo eteko, kanungo kanungo kanungo kanungo eteko, kanungo kanungo kanungo kanungo eteko, kanungo kanungo kanungo kanungo eteko, kanungo kanungo kanungo kanungo eteko, kanungo.''

Nĩ nyendete John Demathew nĩ tondũ nyĩmbo ciake ciarĩ cia mataro, na nĩ nyendete rwĩmbo rũrĩa ainite, ainaga, "we nĩwe njata yakwa, rũbaru rwa Demathew, aya angĩ nĩ mũingĩ wa gathagu, ikeno ciakwa no we wiki. We nĩwe njata yakwa, rũbaru rwa Demathew, acio angĩ nĩ mũingĩ wa gathagu, ikeno ciakwa no we wiki."

He hĩndĩ ũngĩona twĩna gĩthomo thĩinĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, gĩthomo gĩa gũthomithia arĩmi na nĩmagĩukaga mena andũ aya a kuoya mbica, na tũgacoka tũkaheo T-shirt cia gũĩkĩra na twaheo tũgacoka tũgagĩthomithio, tũgathoma tũgacoka rĩngĩ nĩ tũkũharĩrĩirio ranji tũkarĩa, tũgacoka twarĩkia kũrĩa tũkaheo tigiti wa kũinũka. Na ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũgĩcokanĩrĩria rũrĩrĩ rwitũ, tũgakorũo twĩ hamwe ona tũgakorũo tũkĩmenya mathĩna marĩa maratũthumbũra ta ũhoro ũcio wa gũthondeka tĩĩri na ũhoro wa ũrĩmi wa biacara. Tũgakorũoa atĩ nĩ twehereirio mathĩna maingĩ na kũehererio ũrĩmũ thĩinĩ wa mĩtwe itũ.

Hallo, wĩ mwega? Njĩtagwo nyina wa Cikũ, kana Ann Watĩrĩ Mberere, na ndĩrahũra thimũ ĩno ngĩenda kũmenya thimũ iria wĩna cio thĩinĩ wa nduka ĩyo yaku. Nĩ thimũ ĩrĩkũ wĩ nayo ĩtarĩ na thogora mũnene tondũ mbeca iria ndĩna nacio ndirĩ na nyingĩ, na nĩ ndĩrenda ngorwo ndĩna mũtambo wa thimũ. Rĩu nĩ ngũhoyaga ũnjĩre atĩ rĩ, nĩ thimũ ĩrĩkũ ũngĩnengera, thimũ njega, thimũ ĩkũndeithia no ĩna thogora mũnini na nĩ ngũkorwo ngĩteithĩka?

Wa mbere nĩ twakena mũno nĩ tondũ wa gũka gũkũ wĩ mũrutwo wĩtũ. Nĩ twendete arutwo tondũ rĩrĩa twamathomithia matiumaga thukuru ũyũ wĩtũ o ũguo, no nĩ maumaga maturĩtwo na makauma mena ũndũ mangĩka ona ũkũmateithia mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũratũra gũkũ thĩ. Nĩ tũrĩ na kothi itiganĩte, nĩ tũrĩ na kothi ya gũtuma nguo, nĩ tũrĩ na kothi ya ũ bundi, nĩ tũrĩ na makothi maingĩ. Na rĩu kũringana na ngoro yaku we nĩwe ũgũtwĩra kothi ĩrĩa ũngĩkorwo ũkĩenda gwĩka na nĩgetha thutha wacagũra kothi ĩrĩa ũgwĩka nĩgetha tũkuonie ũrĩa ũgwĩka nĩ tondũ nĩ twĩyandĩkithagia, ta arutwo rĩrĩa moka thukuru nĩ meyandĩkithagia na njoke ndĩmanengere maratathi marĩa mathomagwo, atĩ ũrĩa thukuru ũcio ũrĩhagwo. Na thutha ndĩgĩthiĩ ndĩmũcerie thukuru na ndĩmuonie ũrĩa thukuru ĩhana.

Ũyũ nĩ mũgũnda ũrĩmĩtwo. Rĩu ndĩrona rori ĩrĩa tarĩ indo yarehe na nĩgetha ihandwo, to nĩ kũronekania mũgũnda ũyũ nĩ mũharĩrĩrie wega no kĩrĩa gĩtigarĩte nĩ kũhandwo. Ngona rori ĩno tarĩ indo yarehe, nĩgetha cihandwo na ituĩke cia gũkũra. Na nĩ kũronekania kũndũ gũkũ kũrarĩmĩtwo na karagita nĩ tondũ wa ũrĩa kũigananĩte wega.

Rĩrĩa ng'ombe cikarĩte hamwe, itikoragwo na ihoru, nĩ ikoragwo ikĩninanĩra ihoru. Nayo nĩ kuonania rĩrĩa cigĩtwo hamwe, nĩ ikoragwo ikĩendana ona igakorwo ikĩiguanĩra kwenda mũndũ ũcio ũngĩ, na nĩkĩo nĩ wega gwĩkaga ũndũ ta ũyũ, tondũ rĩrĩa ũngĩakĩra ng'ombe ĩmwe ĩika, nĩũru tondũ nĩĩkũigua kĩeha kĩingĩ, no rĩrĩa i hamwe nĩ kũrĩranĩra irarĩranĩra na ikaigua citirĩ cika, ikaigua atĩ hena ng'ombe ĩngĩ ĩngĩmĩthathaya na ĩigue ĩngenu.

Rĩrĩa wĩirigĩire ng'ombe ciĩ hamwe, nĩ gũkoragwo arĩ wega o na ũhũthũ gũcihe mahuti. Ningĩ nĩ ikoragwo ikĩiguithania ũrugarĩ na ikamenyaga citirĩ cika, nĩ tondũ rĩrĩa ũgũciiga itiganĩte nĩ ikoragwo ciĩna ihoru. No rĩrĩa ci hamwe haha, ng'ombe ihana o ta andũ, nĩ ci aragia, na ikaiguanĩra tha, na ikahorerania. O na ũkona ĩrĩa ĩngĩ ĩkĩmĩcũna kũmĩonia atĩ ĩhorere rĩngĩ nĩ maũndũ marĩa ĩngĩkorwo ĩkĩgerera. Rĩu rĩrĩa i hamwe, nĩ wega gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgetha cigakorwo citarĩ na ihoru.